Wambere twambaga gũthiĩ mũgũnda, tũkenja waru. Twenja waru tũgoka tũgacithiga, tũkaruta makoro kũhũthĩra kahiũ. Twarĩkia gũcithiga, tũgathambia na maĩ matheru, twathambia tũgakia mwaki, tũkahagĩra gĩtũngũrũ, tũgekĩra waru citũ, tũgekĩra tũmaĩ tũnini, ciahĩa tũgacoka tũgaitĩrĩria dania tũdania tũnini tũgacoka tũgakima, tũgacoka tũkaihũra thani-inĩ.

Ũreri wa ngũrũwe wĩ, nĩ ũndũ wĩ bata mũno, tondũ ngũrũwe ciĩ mbia. Ciĩ mbia njega, nĩcirehaga mbia njega. Ũreri wa ngũrũwe, wakerĩ, ndũrabatara gũkorwo ũkĩrora mũno, no gũciĩkĩrĩra irio na gũcihatĩra maita merĩ wiki kana rita rĩmwe wiki, na gũcihe maĩ. Gwa kilo ĩmwe gĩcigo-inĩ gitũ gĩkĩ kĩa Lĩmuru, thaa ici ĩrauma na ciringi magana mana. Ici nĩ mbia njega kwĩ mũrĩmi, tondũ ngũrũwe ĩyo nĩĩrahota gũgũcokeria mbia ciaku ĩrĩa ũmĩrerete nayo. Na wagatatũ ngũrũwe nĩikũraga naihenya mũno, mĩeri ĩna ũgakorwo ũmĩendetie.

Kĩndũ gĩkĩ kĩmenyagĩrĩrwo na njĩra ya kũiga freezer-inĩ kana fridge-inĩ, nĩamu, indo ici cihũthagĩra thitima na nĩcihotaga kũiga kĩndũ gĩkĩ na njĩra njega, gũkĩmenyerera nĩgetha gĩtigathũke.

Irio ici cirĩagwo na hũma na kahiũ, ĩĩ, nĩgetha ũkahota gũtinia kĩndũ kĩrĩa ũrona nĩ kĩnene gĩtingĩhota kũiganĩra kanua gaku, ũgatinia ũgacoka ũgatheca na hũma ũgacirĩa.

Ũndũ ũyũ wĩ bata kwĩ mũrĩmi ũrĩa ũraruta matumbĩ kuma gĩcigo kĩmwe akĩmatwara gĩcigo-inĩ kĩngĩ, tondũ nĩũgiragĩrĩria matumbĩ kũinaina, hihi me ngari-inĩ kana hihi makĩrutwo kuma kuma kũrĩa maigagwo gũtwarwo ngari-inĩ, na kuma ngari-inĩ hihi nginya thoko kan o harĩa marenderio, nĩũgiragĩrĩria matikainaine nĩgetha matigakue, matigatware mũrĩmi hathara.

Wa mbere ndona bengi ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-inĩ nĩ ũheani wa mbia, ngombo. Ũrĩa tũĩ bengi nĩiheanaga ngombo. Wa kerĩ, bengi nĩihotithagia andũ kũiga mbeca ciao, na ũndũ ũyũ nĩũhotithĩtio na njĩra njega bengi-inĩ ciothe. Wa gatatũ, bengi thikũ ici nĩciraiga nĩcirekĩrĩra mũndũ rũrenda thimũ-inĩ, akahota gwĩkĩra mbia na gũciruta o rĩrĩa enda.

Ũndũ ũrĩa woka meciria-inĩ ndona ũũ, nĩ ũrĩa mbeũ njĩthĩ mangĩhota kũhũthĩra thimũ ciao, na intaneti kũmatha ũboco wao wa o mũthenya. Ona ũrĩa mangĩhũthĩra ũmenyo wao, hihi ũrĩa moĩ ũhoro wa ngenda, kũgathĩrĩria mabiacara mao, nĩũndũ intaneti nĩgetha intaneti kana nyamũ ici ciĩ ngenda-inĩ cihote kũmateithia kĩmũtũrĩre.

Rĩrĩa rũhonge rwa gũthondeka mĩtaratara ya gĩthomo ya KICD, rũrathondeka njĩra njerũ ya gĩthomo, wa mbere nĩroraga njĩra ĩyo ya gĩthomo-rĩ, kana nĩrahota gũthiania na ngirimiti iria cigĩtwo cia cia thĩ, cia njĩra cia gĩthomo. Wa kerĩ, nĩmahotaga kũrora kana njĩra ĩ yo ya gĩthomo hihi noyongererwo, kana ĩrutarutwo maũndũ, kana hihi ĩthondekwo na njĩra ĩngĩ. Wa gatatũ nĩ, nĩmahotaga kũrora kana njĩra ĩ no ya gĩthomo nĩrahota gwĩkĩra ciana ciothe, kana nĩrahota gũbacĩrĩra ciana ciothe na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Ũũ nĩ ũrĩithia wa mbũri cia gĩkĩro kĩa igũrũ ũrĩa ũkoragwo ũhĩbĩirio kana ũndũ ũyũ wĩkagwo kauntĩinĩ ta Nyandarũa, Nyandarũa nĩ kauntĩ ĩrĩa ĩkoragwo na rĩera rĩega rĩakũhotithia mbũri ici gũkũra ũrĩa ciagĩrĩire na njĩra njega na uhh mbicainĩ ino tũrona cigĩtwaro kana ci ngari-inĩ cigĩtwaro kwendio kana gũthiĩ kwenjũo.

Ũgũri wa matunda wĩ bata, matunda tondũ matunda nĩmatũheaga vitameni, vitameni ĩrĩa ĩtũteithagia kũhũrana na mĩrimũ. Wakerĩ vitameni nĩĩtũteithagia gũkorwo tũgĩthondeka thakame kana nĩ ĩhũthĩkaga mũno ũthondeki-inĩ wa thakame.

Wambere, ni ũbatiĩ gũkorũo na ũmenyo atĩ matumnbĩ ma gũtũrĩkio na njĩra ya thitima marabatara thitima hĩndĩ ciothe, thitima citibatiĩ kũũra. Wa kerĩ ũrabatara kũmenya nĩ ũrugarĩ ũrĩkũ waagĩrĩirũo nĩgetha gũtũrĩkia matumbĩ maya. Wa gatatũ nĩ ũrabatara kũmenya matumbĩ maya matũrĩkio ĩĩ, kana wona tũcui tũtũ tũtũrĩkĩtio rĩ, ũgũtũhe irio irĩkũ.

Nĩ nyendete ũndũ ũyũ tondũ nĩ nyendete mũthemba ũyũ wa ngũkũ, ngũkũ ici nĩ cihotaga gwĩtiria heho citibataraga gwakĩrio mwaki kana thitima nĩ ciĩtiragia heho na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Wambere nĩmabataraga gũkorwo na mbica ciaku. Wakerĩ nĩkũihũria form ya amemba a library. Wagatatũ nĩ ũkorwo na ũmenyo wa ũhũthĩri wa library.

Mũhĩrĩga wa Maathai arĩa makoragwo makĩrĩithia nyamũ ciao magĩthiaga kuma gĩcigo kĩmwe magĩthiĩ kinya gĩcigo kĩrĩa kĩngĩ, nĩ marĩ thigũkũ yao ya kuonania ũndũire wao, ĩrĩa ĩkoragwo mweri-inĩ wa gatandatũ o mwaka o mwaka, na thigũkũ ĩno ĩkoragwo kauntĩ-inĩ ya Marsabit. Nĩmahotaga kuoni nyĩmbo ciao na ũndũire wao.

Wa mbere nĩ kũmũria kana nĩ aheanĩte kandi yake, tondũ ũrĩa bengi cirutaga wĩra, mũndũ, wamũhe kandi yaku, kana kandi yaku ĩ handũ o hothe nĩkũrehagĩra kĩmenyithia atĩ mbeca nĩciahota kũrutwo bengi-inĩ yaku, koguo nĩ kũmũria kana nĩ aheanĩte kandi yake kwĩ mũndũ oĩ. Wa kerĩ akorwo kandi ĩyo nĩ kũiywo kana kandi ĩyo ndaheanĩte kandi yake, nĩ kũmwĩtia akaunti tũhote kũhingithia mbeca ciake citikahũthĩrwo kũhĩtũkĩra njĩra ĩyo ya kandi yake.

Wambere ingĩthiĩ ngenda-inĩ ciothe, thondeke profile njega ya kambũni, ũrĩa mangĩtũkinyĩra, ibenti iria tũkoretwo tũgĩka na maũndũ marĩa tũkoretwo tũgĩka. Thondeke bindiũ, njĩkĩre bindiũ ona mbica cia kambũni yakwa. Wakerĩ ingĩthiĩ rũrenda-inĩ, njarie imĩrũ yao, ndĩmandĩkĩre imĩrũ njeega, ndĩmatarĩrie ũũ na ũũ na ũũ, ũrĩa ndĩrenda, ũrĩa njĩkaga. Wagatatũ nĩ gũthiĩ gwĩkinyia maobici-inĩ mao na kwĩhoya ndĩ niĩ mwene.

Wa mbere ingĩkorwo ndĩraruta wĩra kambũni-inĩ ya ndege ya Kenya Airways, nĩ kũria mũndũ ũcio ũrathiĩ, hihi egũthiaga bũrũri-inĩ ũrĩkũ, tondũ he harĩa andũ arĩa marathiĩ bũrũri mũna maigaga bag. Wakerĩ nĩ kũmũria bag yake ĩhana atĩa, ona kana bag ĩyo ĩna ũndũ ũrĩa angĩhota kũmĩmenya. Na wa gatatũ, nĩ kũmĩetha twĩ nake.

Tekinoronjĩ ya Blockchain ĩrateithia makambũni kũruta mbeca. Kũruta kana gũtũma mbeca, hategũbatara mũndũ wa gatatũ kũhĩtũkia. Ona nĩĩrateithia kambũni citikahotwo kũiywo mbia na njĩra njega.

Wambere ũrĩa ũrabatara nĩgetha gũkorwo na akaunti rũrenda-inĩ rwa NSE kana Nairobi Securities Exchange, ũrabatara gũkorwo na stock broker. Stock broker ta kambũni ta Old Mutual, ĩno ĩgũteithagĩrĩria gũkorwo we wĩ gatagatĩ gaku na rũrenda rũrũ rwa NSE. Wa kerĩ, ũrabatara gũkorwo na SDSC, akaunti ya SDSC, ĩ no nĩyo ĩgũteithagia kũrũmĩrĩra kana gũbuata shares ciaku. Ĩna shares ciaku ciothe iria ũgũkorwo ũkĩgũra kana kwendia, ĩyo nĩyo ĩgũteithagia gwĩka maũndũ mau. Wa gatatũ, nĩũrabatara gũkorwo na share ĩtanyihĩire igana rĩmwe.

NSSF ĩrutaga wĩra na njĩra ĩno, ũhotaga kana no o mũhaka mũruti wa wĩra wothe kana mwandĩkani arute mbia aah na mbia mbia itanyihĩire ciringi magana mana ma eighty, mbia ici cioyagwo kana mũtaratara ũyũ nĩ wa thirikari na ũndũ ũrĩa wĩkaga nĩ atĩ ũhotaga kũruta mbia ici ũkĩruta wĩra wĩ mũnini rĩrĩa wĩna hinya nĩgetha magakũhe mbia icio warĩkia kũhurũka kana warĩkia gũtiga kũruta wĩra mĩaka ya sixty inĩ.

Mawĩra ma ũndũire marĩa mahĩmbĩirwo, nginya thaa ici nĩ ũthondeki wa itarũrũ, itatũrũ nĩ irahũthĩka nyũmba-inĩ, gũthakaria nyũmba na ona ũndũ ũyũ nĩ ũrahĩmbĩrio nĩ mbeũ njĩthĩ. Wa kerĩ nĩ ũthondeki wa ciondo, ciondo icio andũ nĩ mahotete gũka na njĩra ingĩ maracithondeka cikauma ũndũ, ũndũ ũngĩ na airĩtu makahota kũgũra hihi magĩthiĩ, magĩthiĩ kũndũ ta Mombatha, nĩmaragũra ciondo icio na njĩra nene.

Maũndũ ma kĩrĩu ta ng'enda cia ũkinyanĩria, ta WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, nĩcirahũthĩka kuogerera kana kuongerera ũmenyo wa mawĩra, ta ũthondeki wa ciondo na itarũrũ. Nĩcirahota gũkinyanĩria kana gũtangatha mbiacara ici, nĩgetha andũ mohote kũmenya.

Mbica ĩno ĩratuonia njĩra ya gĩthomo, ĩrĩa ĩrahota kũhĩmbĩria ciana cioothe. Wa kerĩ, njĩra ya gĩthomo ĩrĩa ĩrahota kũrũmbũyia arimũ na ciana ngũrani. Na wa gatatũ, njĩra ya gĩthomo ĩrĩa ĩrahota kũhotithia ũkũria wa macukuru marĩa mena irathi njega na cioro njega.

Wambere nĩnyendete ũndũ ũyũ, gũthecwo cindano. Ndarwara ũndũ ũyũ nĩũndeithagia nĩũteithagia nĩũndeithagia gũkorwo na ũgima wa mwĩrĩ na njĩra ya naihenya mũno ona gũkĩra ndawa.

Mũndũ ũyũ koragwo e sector-inĩ ya gĩthomo, kana mĩtaratara ya gũthondeka gĩthomo ya KICD, na nĩahotaga kũruta wĩra mwega bũrũri-inĩ ũyũ witũ.

Ndĩratambũra ũrĩa warĩ mũnene wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, Uhuru Mũigai Kenyatta. Ũrĩa atũtwarire weega mĩaka ikũmi, nĩahotire kuonania ũgĩ wake. Na nĩahotire gũtwarithia bũrũri ũyũ wega. aah Ararora ũrĩa thigari cihotete, ararora ũrĩa thigari cihotete gwĩbanga na nĩekaga ũndũ ũyũ hĩndĩ ya thigũkũ cia bũrũri ũyũ witũ wa Kenya.

Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa ũndũ ũyũ wĩ bata, kũheana njanjo kũgirĩrĩria mũrimũ wa cholera. Mũrimũ ũyũ ũrĩa tũĩ nĩũhotaga kũraga mũndũ mathaa matanyihĩirie mĩrongo ĩrĩ na mana, no ũhote gũkua, kogwo ũndũ ũyũ nĩũrĩ bata mũno. Na mũtongoria ũyũ arahota kwerethera kana gũtarĩria ũndũ, bata wa ũndũ ũyũ.

Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa ũthomi wa kompyuta na kũhũthĩra intaneti, nĩũndũ ũhĩmbĩirio mũno, tondũ warora thĩ nĩcenjetie, mĩkĩre ya maũndũ nĩcenjetie. Ona wathiĩ nakũu nanja nĩũrabatara gũkorwo na ũmenyo ũũ, nĩgetha ũhote gũikara na njĩra njega na ĩrĩa yagĩrĩire.

Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa waki wa cioro nĩũndũ ũhĩmbĩirio na njĩra nene mũno. Gũkũ gĩcigo-inĩ gĩakwa, gwĩciria gũtirĩ na mũciĩ ũtarĩ na kĩoro kĩega, tondũ ũhũthĩri wa cioro ũgiragĩrĩria mĩrimũ ta chorela, andũ kũgĩa mĩrimũ ta cholera. Mũrimũ ũyũ ũrĩa tũĩ ũragaga andũ ona mathaa mĩrongo ĩrĩ na mana no ũhote gũkua.

Watho mũnene ũrĩa wathanaga bũrũri-inĩ ũyũ witũ nĩ watho wa constitution ũrĩa warugũririo mwakainĩ wa ngiri igĩrĩ na ikũmi, nĩ ũrĩa warĩ mũtongoria wa bũrũri wa gatatũ Mwai wa Kibaki, na mawatho maya nĩ maheanaga maũndũ marĩa mathũrimaga andũ o hamwe na atongoria na mawatho maya nĩmo matwarithagia bũrũri ũyũ witũ wa Kenya na mbere.

Rita rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ wa gũtwarĩra mũndũ kĩndũ, ndatwarĩire mũndũ gĩcicio. Ndaumaga kuma Kabukũ, itũra rĩa Kabukũ, ngĩmũtwarĩra kinya itũra rĩa Kwambĩra. Ndahũthĩrire njĩra ya ũthii ya nduthi, tondũ nduthi nĩndonire ngũhũthĩra kahinda kanini mũno. Wa kerĩ, nĩndahotire gũbacĩrĩra gĩcicio kĩu, nĩgetha gĩkinye kĩna njĩra ĩrĩa yagĩrĩire gĩtarĩ kĩunĩkangu. Na wa gatatũ, nĩtwaririe na mũgũri na njĩra njega, nĩgetha ahote kuoya gĩcicio gĩake.

Wa mbere kĩrĩa kĩrangenia mbica-inĩ ĩno, nĩatĩ mwarimũ o hamwe na ciana ciothe iria ciĩ kĩrathi-inĩ gĩkĩ, nĩmahotete kwĩgita kumana na mũrimũ ũrĩa wainainĩtie thĩ wa korona. Wa kerĩ, ũndũ ũrĩa ũrangenia biũ, nĩ kuona ciana ici cigĩbundithio kũhũthĩra tekinoronjĩ, kũhũthĩra thimũ, mena intaneti, maũndũ marĩa mangĩhota kuona kana maũndũ gĩthomo kĩrĩa mangĩhota kuona na njĩra njega.

Ũhũthĩri wa macini nĩ arĩmi a gũkũ Kenya nĩ ũndũ ũtũgĩrĩtio mũno na nĩ ũndũ wa mũkĩrĩtwo na njĩra njega, tondũ nĩ tũrona arĩmi ona gĩcigo-inĩ gũkũ gitũ kĩa Mt.Kenya mena macini ya gũtinia mahuti, ona mena macini ya gũkama ng'ombe mĩciĩnĩ yao, ĩrĩa ĩra mahotithia kũhũthia maũndũ mũtũrĩre-inĩ matiranoga mũno tondũ, no ĩrakĩhũthĩra thitima na hihi wĩra ũcio ũkarutwo na kahinda kanini mũno na njĩra ĩrĩa ya gĩrĩire.

Ũngĩenda ngombo ya kũiga wĩra waku wa caimba, wambere niĩ njĩra ĩrĩa ingĩhũthĩra nĩ kũhũthĩra sacco. Sacco makũheaga maita matatũ kana mana ya mbia irĩa wĩigithĩtie nao, kuma kahinda-inĩ ka mĩeri ĩtatũ nginya mĩeri ĩtandatũ, koguo saco niĩ nyonaga ĩ njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, tondũ ndĩrahũthĩra kahinda karaihũ kamũiria makũhete rũni kana ngombo rũrĩa ũrenda.

Mbica ĩno ĩrageria kuonania bata wa gũthoma kũhũthĩra njĩra ya intaneti. Wa mbere ĩrauga, kũhũthĩra intaneti-rĩ, nĩkũrahotithia arutani kũheana mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩirwo gũbũatwo na njĩra ya naihenya. Wa kerĩ, ĩronania atĩ gũthoma kũhĩtũkĩra njĩra ya intaneti, ũndũ ndũracenjia kana mĩtaratara ĩyo ndĩracenjia ta ũrĩa tũmenyerete andũ magĩcemania handũ kĩrathi andũ nĩmahotaga kũriganĩrwo mĩtaratara ĩmwe na ĩmwe. No njĩra ĩno ĩronania mĩtaratara ĩtegũcenjia.

Ũndũ wa mbere gwĩka nĩgetha kũhota kuma rekondi-inĩ cia CRB, wa mbere ũceragĩra Creditinfo Kenya. Wakerĩ, ũkahota kũihũria bomu ya gũkweheria CRB-inĩ ĩrĩa ũrĩhaga mbeca ngiri igĩrĩ na magana merĩ. Na wa gatatũ, ũgeterera magũcokerie marũa gũkwĩra kana hihi nĩweherio rekondi-inĩ ciao, kana ca, na ũndũ ũyũ nĩũteithagĩrĩria, tondũ nĩũhotithagia wee kana nĩũkũhotithagia kuona ngombo hatekũgiĩka mũno.

Ndemwa REISTS cirarũgamĩrĩra Real Estate Investment Trusts bũrũri-inĩ wa Kenya, na nĩ kambuni ĩrĩa ĩhotaga kũrora mbeca iria ciraumana na wendia kana ũgũri wa nyũmba.

Ũyũ nĩ mũtongoria wa rĩu wa Bũrũri witũ wa Kenya ũrĩa wĩtagwo Ndagĩtarĩ William Somoei Ruto. Ee gĩtĩna gĩake kĩa mbere na acagũrirwo kuumana na kĩama gĩa Kenya Kwanza, na rĩu e mwaka wa gatatũ. Atigĩtie mĩaka ĩĩrĩ tũthiĩ gĩthurano tũcagure mũtongoria ũngĩ wa bũrũri.

Njĩra ya ũigithia wa mbeca wa Money Market Fund ĩrĩa ĩraambia kũhĩmbĩrio kana nĩ yambĩtie kũamũkĩrwo nĩ andũ o kahora no nĩ ĩramũkĩrwo na njĩra njega, tondũ nĩ tũrona nginya Safaricom nĩ marambirie Money Market Fund yao ĩrĩa ĩtagwo Zuri, ĩrĩa ũrahota kũiga ona gĩcunjĩ gĩa ciringi igana rĩmwe. Aah njĩra ĩno ya ũigithia wa mbia nĩ ĩhotaga gũkũria mbia ciaku na gĩcunjĩ gĩa ikũmi gĩa mĩrongo ĩtano nginya gĩcunjĩ kĩa ikũmi na mũgwanja, kogwo nĩ njĩra njega ya kũigithia mbia ciaku.

Mũndũ ũrĩa ndĩratambũra haha nĩ Lwanda Magere. Ũyũ arĩ mũrũi wa mbara kuma rũrĩrĩ rwa Njaruo, na rũgano rwake rũkoretwo rũkĩheanwo kuma njiarwa kinya njiarwa. Arĩ, nĩathiaga mbara na akahota kũhotana, na oragirwo na njĩra ya magegania kana ũndũ ũrĩa warĩ wa magegania nĩ atĩ hinya wake warĩ kuma kĩruru-inĩ gĩake, na kogwo nĩ kĩruru gĩake kĩahotire gũthecwo na akĩhota gũkua.

Rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, ũndũ wa mbere twambaga aah tũkahiũhia maĩ, nĩgetha tũhote kũhura hura nyondo kana gũcithambia. Wa kerĩ, tũhotaga tũgetha ndoo theru nĩũndũ iria rĩendaga handũ hatheru, nĩgetha rĩtigathũke. aah Wa gatatũ, nĩtũhotaga kũhaka nyondo cia mbũri kana ng'ombe, tũgacihaka maguta, nĩgetha kũhota gũkama weega. Na wa gatatũ, nĩtũhotaga kũiga iria rĩu na njĩra bacĩrĩru.

Mbica ĩno ĩronania maũndũ marĩa maringanaga, ta ũrĩa ũrĩa thĩ yothe ĩhotaga kwĩingĩria mbia na kũhũthĩra mbia, na marĩa marigicĩirie thĩ. Wa kerĩ, ĩronania ihoto cia o mũndũ, na ũrĩa thĩ yũkaga hamwe. Ya gatatũ, ĩronania ũhũthĩri wa indo na irio na maĩ na ya gatano, ĩronania ũgima wa mwĩrĩ na thĩna.

Ũndũ ũyũ ũcenjetie na njĩra nene mũno tondũ nĩtũrona arĩmi nĩmarahota kũhũthĩra macini gũkama ng'ombe ciao. Wa kerĩ, nĩtũrona arĩmi handũ ha gũtwara iria rĩu ndĩri-inĩ, arĩmi nĩmarahota gwĩthondekera, kana mena ũmenyo wa gũthondeka indo ta yogati ĩrĩa ĩrahota kũmanengera mbeca na gĩkĩro kĩa igũrũ gũkĩra ũrĩa iriya rĩramahe mbeca.

Ũrĩithia wa ng'ombe nĩ ũndũ ũhĩmbĩirio na njĩra nene gĩcigo-inĩ gĩkĩ gitũ kĩa Mount Kenya ona rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, tondũ nĩtuonaga ona kuma mĩaka-inĩ ya hau ya kabere, arĩmi nĩmatwaraga iria rĩao ndĩri, na makahota kwamũkĩra mbeca ciao o mũico wa mweri. Wakerĩ ng'ombe arĩmi angĩ nĩmaigaga ng'ombe nĩgetha mendie nduka-inĩ, kana amwe nĩ marĩ nduka makenderia iria hau, kana magatwara kũrĩ nduka cia kwendia iria. Wagatatũ ng'ombe arĩmi angĩ nĩmarahũthĩra iria rĩrĩ kwĩthondekera indo ta yogati.

Mũndũ ũrĩa ndĩratambũra haha nĩ Joseph Olelenku, ũrĩa nĩ ngabana wa kerĩ wa kauntĩ ya Kajiado ona nĩwe ũrĩ ngabana thaa ici. Ahotete gũkorwo acagũrĩtwo ngabana wa Kajiado kauntĩ maita merĩ kĩrũmanĩrĩrio. Ngabana Joseph Olelenku aingĩrire kana acagũrirwo na kĩama gĩa Kenya Kwanza kana kĩama gĩake nĩkĩo kĩrathana thirikari ĩrĩa ĩho thaa ici.

Ũndũ ũyũ nĩwangenia mũno, ũũ nĩ ũrĩithia wa ngũrũwe. Nĩtũrona ngũrũwe ici ũrĩa cigĩtwo wega na nĩũndũ wangenia mũno, citirĩ na gĩko ota ũrĩa tũmenyerete nĩ arĩithia angĩ kana arĩmi angĩ ũrĩa maigaga ngũrũwe cina gĩĩko. Nĩtũrona ngũrũwe ici nĩ theru na nĩcirakũra na njĩra njega.

Ũũ nĩmũtwarithia ũyũ nĩ mũtwarithia wa nduthi, ũrĩa tũrona akuĩte nyeni, na aracitwara thoko, kana hihi aciumĩrĩtie barabara nene nĩgetha cihote gũtwarwo kauntĩ-inĩ ta Nairobi, kũrĩa ciendagio na mbei ya igũrũ gũkĩra ũrĩa ciendagio gĩcagi.

Ũndũ ũyũ ndiwendete nĩ ũndũ menete mũno, tondũ ũtheci wa ngũkũ nĩgetha ngũkũ ĩnenehe, nĩũndũ ũrehaga mĩrimũ, kana hihi ngũkũ yathecwo indo ta antibiotics ndawa cia antibiotics nĩgetha ĩkorwo nene, mũndũ arĩa ngũkũ ĩyo ndahotaga gũkorwo na hinya, kana ndawa icio aheo ndawa icio cia antibiotics, citihotaga kũmũteithia kũhũrana na mĩrimũ. Wakerĩ mũndũ arĩa ngũkũ ici iria cikũrĩtio kana cikanorio na njĩra ya kũhũthĩra cindano, nĩtuonaga ciana nĩcihotaga kũneneha ũru cikaneneha, nĩũndũ tondũ kemiko cia mwĩrĩ citihotaga kũiganĩrĩra.